E picha ni, wan gi lwedo ariyo, lwedo ariyo gi omako simbe, aeto ineno ka simu mokwongo wang'e ondike pesa moko mag otonglo kata coins mag otongloche mang'eny. Tiyudo ka otonglogi ae simu mane bat mar koracham kadhi e simu man bat korachich, manyiso ni ng'at man gi simu manigi pesa mang'enyni oro ne ng'at ma simbe onge kod pesacha ,pesa. Koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, gin weche mag kowo pesa koa kuom ng'ato achiel kadhi kuom ng'at machielo. Kaeto iyudo ni sani bende, ohala mag oro pesa kata mag golo pesa ng'eny kaluwore gi kampuni modonjo mopogore opogore. nitiere kampuni mar safaricom mokelo m-pesa, nitiere bende kampuni mar airtel m,atiyo gi airtel money. Iyudo ka samoro kionge pesa i simu to idhi ir ng'at manigi pesa to oketoni pesa e simu.

E pichani wankod lee moko mag bunge ma ogor kamodho pi, aeto bende nitiere wiye kamoro ma ondik ni eCitizen aeto piny kanyo bende nitiere miyo moro ma ogor kabuonjo kendo ka oting'o gimoro ma ogore bandera mar Kenya. Koro gimabiro e pacha kaneno gima kama en ni gini ochalo kaka laptop kata wang' kompiuta manyiso kaka piny owacho mar Kenya osetemo keto wechene mang'eny e mbui, iyudo ka kaponi ng'ato dwaro timo chudo moro mar sirikal kata mar piny owacho tiyudo ka inyise ni oti gi yo mar eCitizen mondo omi ochopo omendaneni ir sirkal. Aeto iyudo ka kopogore gi chudo nitiere kwayo moko ma ji dwaro kaka kwayo mag omenda mag skul miluongo ni helb, iyudo ka ng'ato nyaka dhi e yo mar mbui mondo okwa pesani yeka donjne.

E iye kae wan gi ji jokmoko ma ochung' kar ohala moro. Kar ohalani oger gi chumbe moko kendo chumbegi iyudo ka ogo bethene gi dhoge manyiso ni okyot mondo omi idonj e iye kanyo, aeto dhoutene bende gin dhoutni mag chuma manyiso ni e iye kaendi yo omi arita malong'o. Aeto gikman kod nengo ka en tich ma jogi timo nkech ja ohalani oyawo tich otimo ohala mar mpesa e iye kaendi otimo ne ji omiyo ji kony mar golonegi pesa kata ketonegi pesa e akaontgi mag bengi mag kcb kata mag cooperative bengi mopogore opogore. Koro iyudo ni mondo omi ng'ato otim tijni nyakobed gi omenda, mondo omi oger kama chalo kama, otiyo gi omenda aeto bathe kanyo bende nitiere ohala madhi mbele. Iyudo mondo omiyo ng'ato otim ohala, nyaka otigo omenda mowarogo mwandunego.

E iye kaendi, wan kod obila ma orwakore mapek nikech gitiyo gi gik moko maumo wigi mondo kata kaponi oba kidi moro, to wigi ok nyal hinyore. Aeto bende nitiere andika moro, gimoro ma ondiki, ochalo sanduk ma iiko godo dhano, kendo ondike weche moko kanyo. Koro gik makamagi kaneno taparo kaka piny owacho gi jotendwa kaka thoro timo gikmoko mawang'o i jopiny kendo miyo jopiny igi wang' matek ma gidhi e ng'anyo. Ka gisewuok ma gidhi e ng'anyo e nderni tiyudo ka gik mang'eny timore nikech iyudo ka jokmoko ma jonjore bende kikore e igi kendo kelo tulo, iyudoni ituro dukni magikwel ,aeto bende iyudoni jok moko tiyo gi seche gi e timo mahundu kata okwach kichegi, iyudoni tiyo gi seche machalo kod ma mag nego jogo mane ng'anyo.

Pichani wan kod ji mathoth kaeto bende, kuom ji mathoth gi, wan gi jalo machalo ni en jatend piny machon ma Uhuru Kenyatta kendo iyudo ni omiye arita mager kod jolueny to gima omiyo jogi nikod nengo en ni jatend piny Kenya en e jatelo motelo ni gimoro amora eweche mag matimore e pinywa mar Kenya, aeto bende jorit ma en godo kata jolueny go iyudo ni nengo magin godo en ni gichiwo arita kwe ne oganda. Nikech kopogore gi machiwa arita kwe ni jotelo moko marito tong' tong'wa mag Kenya wa kendo iyudo ni gitiyo matek mondo mi giked gi jo maundu manyalo dwaro biro ketho kwe e pinywa mar Kenya, kata manyalo gombo ni mondo obi otimie maundu. Kaeto iye ka ochalo liel moro, jok mobirogi, obiro kelo kuyo marg

E pichani wan gi kamoro ma olosi kendo iyudo ka bandera mag Kenya opangoree yare kamidonjo godo nyaka ei kamogerni. Aeto gedo mabende mogerego, otem ni mondo okete kamoro ma oritore maber. Koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, gin kama jombetre mag Kenya odakie, kata jombetre mag pinje mamoko odakie kanie pachowa ka. Iyudo ka imanyo ,piny owacho manyo negi kamoro maginyalo dakie ma kaponi jopinyno nigi chandruok moro e pinyno, kaka kuom ranyisi jokenya moko odakie piny mar Tanzania, koro iyudo ka jombetre mag Kenya man Tanzania nyalo konyo jowadgi ma jokenya mane piny mar Tanzaniano, kapo ni gin gi chandruok. Inyalo yudo ni samoro gidwaro ni mondo gidwog e pacho kaendi to yore maginyalo tiyo godo onge. koro iyudo ni seche moko, jogi nyalo tiyo gi thuoloni, ma gochne anyuola jogi, ma giyud yo ma joggi dwogo godo dala, aeto gichak

Gimabiro e pacha kaneno gik makamagi, gin ohala mopogore opogore ma ji yawo, aeto iyudo ni sama ng'ato oyawo ohala moro, totimo ni oketo gik mang'eny e iye, nikech kata jongero goga ni ka ng'ato okawo tong',tong' mang'eny ma en godo ma oketo e agulu achiel to yot mondo oyud lal nikech okapuni kata agucheni nyalo lwar, to kolwar gi tong' ka te, to gite gidhi tore. Koro iyudo ka jo ohala gi temo ni mondo oriw ohelni mang'eny kamoro achiel. Iyudo ka ng'ato oyawo ohala mar m-pesa, oko kanyo bende oloso simbe gi gik moko matiyo kod stima kaka samoro pas, kaka samoro TV,gi woofer girigi. Kamachielo bende iyudoni kopogore gi m-pesano, ochajo ne ji simu kendo ouso gikmoko kaka ng'eye simu, giuso kaka battery mag simu gi gik makamago. To koro gima kama ka ng'ato timo, tiyudo ka kata kaponi kamoro achiel kata gimoro, mwandu moro achiel ok ousore, tidhi uso machielo milos pesa odiochieng' achiel.

E pichani nitiere gikmang'eny matimore, achiel nitiere sanduku moro ma oting'o ng'at ma otho aeto bende nitiere jal ma ochung' ka wuoyo. Kopogore gi mano, nitiere jokma oyuoro e ikoni bende ochung' kokelo kuyogi makende kanyisogodo lit magingodo ne jalo ma owito jaherane makoro onindoni. Koro gimabiro e pacha kaneno gimakama gin yore ma opogore opogore ma dhano tiyogodo nikech iyudo ka mondo omi liel otimre maber, iyudo ka dhano tiyo gi omenda mang'eny nikech inyieo sanduku, ichulo bill mar mochari, ikawo maitini makel dala mago duto te dwaro omenda. Sama liel otimore kama, emiyudo ka wede kod osiepe bende bire kanyakla aeto iyudo ka sama ji obiro e dala kama, idwaro ni mondo oted chiemo manyalo romo welo, koro iyudo ka omenda tiyo mang'eny ahinya e sa mar ikoni.

Maendi en siling' achiel, to kaka itiyo kode oselokore bang' kinde nikech iyudo ka chon, ndalo machon, siling' achiel ne en pesa manigi nengo kendo ne en pesa minyalo ng'iewo godo gimoro malong'o ,nikech iyudo ka ndalo machon cha, ng'ato ne nyalo dhi chiro gi siling' achiel, mang'iew sabun machak dwok ne change mochak ong'iew go rech. iyudo ka siling' achiel ne nyiewo gik moko mang'eny ahinya. Aeto bang' ndalo moko, nengo mar pesani ochako dok piny, aeto iyudo ni siling' achiel nyalo mana ng'iewo gimoro kaka sweet achiel. Koro iyudo ka oa e ng'iewo sabun ,obiro e ng'iewo sweet, koro ok onyal ng'iewo sabun, to ok onyal ng'iewo gimoro ma nengone ni malo. Aeto kwa kanyo, kaka kinde medo dhi,e kaka nengone bende, omedo lwar, nikech nyaka gisani, siling' achiel ok ti e pinywa mar Kenya. Onge gima siling' achiel nyalo ng'iewo, koro omiyo sani ok onyal tiyo kamoro amora kopogore gi bengi.

E pichani wan gi romo moro mar oganda kendo ji oyuoro e romoni mang'ewny ahinya. E iye kaendi bende wan gi ute ma oger kendo wan gi weyni mag stima bende ma okalo, aeto e i rumbi kaendi wangi mtoka moro to mtokani en mtoka ma nengone ni malo manyiso ni nyakobed mana mar jatelo moro. Koro gimabiro e pacha kaneno gik makamagi en kaka jotelo biro limo ga gwengewa kama wantiere gi geche matiendegi dongodongo geche matiyo gi mafuta malong'o, geche ma kiogi king'iyo to rotenge okinengi e igi, gipondo e iye kuno to kagibiro piny ka to gibiro gisingonwa gimiyowa singo moko mag gik magibiro timonwa to ka wasegonigi kura to gilal miru, okwachak wanegi duondgi okwawinji kata wan gi chandruok to gin bergi emaging'iyo jakenya manogonegi kurano koro giwe ka chandore mokgidew.

E pichani ang'eyo oganda mopogore opogore. Mokwongo ang'eyo jatelo ma en Jmaes Orengo, aeto ang'eyo kendo jatelo mane ndalo moko odwaro ni mondo obed jatend piny mar Kenya miluongoni Wajakhoya, aeto gi Ker mar Luo bende obedo piny kanyo. Koro iyudo ka ji ng'eny kaendi to kaka gin gi nengo en ni ng'ato kaka James Orengo en okil kamaloka mayalo kes e court. Iyudo ka samoro ka bura moro omako ng'ato, to gitemo ni gidonjo e court kanyo ma giyalo burano, ma gineno ni ratiro oyudore. Ng'ato kaka Wajakhoya ,osebedo ka oriwore gi kweth maketo sirikal tesre kendo osebedo ka okwedo gigo maricho ma oganda mane sirikal timo kendo maendi nosesundo sirikal mondo otem timo dwach oganda mok ni gitimo mana gikmoko magin ema gidwaro giwegi.

Ma eni, en pesa. To pesa ni, mondo mi olose, iyudo ni oti gi mula, kopogore gi mula, to nitiere kuonde be ma olos gi silver. Koro, gin gik ma oti godo e yore ma opogoreopogore mondo mi olos nengo mar pesani. Kaito iyudo ka, gik machielo ma olosego gin kaka kido moko manyiso piny, pinywa mar Kenya. To kaka en gi nengo e alworawa, en ni inyiewo kode gik moko, kendo iyudo ni, ka in gi pesa ni , to ndalo machon ne inyalo ng'iewo gik mang'eny en mana ni sani, to nengo ne odok piny inyalo mana ng'iewo gik matindotndo machalo kaka pencil, ma nyathi ndikogodo e sikul, inyalo ng'iewo gik moko kaka biskuit , kaka sweet, mana gik matindotindo nikech koro nengone osedok piny kendo ok onyal ng'iewo gik mang'eny ma nengogi ni malo kaka, kaka kinde machon.

E picha ni, wan gi awachni joma mine ariyo, girwakore machal, kendo giting'o oboke moro manyiso tich magitimo, aeto e ng'egi kanyo be nitie dichuwo moro mar orwako koti kendo ode tayi maber kendo ler. Koro gima kama kaneno, to ochalo ni en kampuni moro machiwo ne ji kadi kata machiwo ne ji awachni tickets mar idho ndege, kata manyalo miyo gia e pinywa mar Kenya kendo gidhi e pinje ma opogore opogore maginyalo bedo ni gidwaro dhiye, kaluwore gi thuolo mantiere kwondego kata samoro gin thuolo mag tich kata thuolo mag somo gi gik mamoko. Koro gimachako biro e pacha en tich, nikech kampuni ma kama chiwo tije ne jok manigi lony e yore ma kamagi.

Maendi en otas, ma jauso ,awachni jauso tero godo mwandune ne jang'iewo, iyudo ka nitiere jok matimo ohala kanimabor, samoro ng'ato ni Homabay, todwa chiwo order moro mar mwandu moro mondo ogolne koa e duka moro mantiere Kisii nyaka Homabay. Koro iyudoni obiro go simu Gipangone gik mowachogi e carton kata e boksi kata mana e jwala, gir bocho. Kosepang negi to ibiro go nengo gigi ma ndik e otas ma ndik ni gin gik mage mochiwgo aeto ibiro kowgi kamoro achiel gi mwanduka. Koro gimabiro e pacha kaneno gima kama en mwandu ma opogore opogore gi bechgi nikech iyudo ka mwandu moro opogore, bechgi opogore kata nengogi opogore kaluwore gi kampuni ma olosgie.

Gimatimore kae, en ni wan gi nyathi moro manyako ma ochung' kamoro ma olosi ne weche mag miyo ji mor midendo ni entertainment gi dho kisungu. Koro iyudo ka sama jok mamiyo ji morgi odonjo e stage kata kama olos negi omondo gitime gik magidwa timo, iyudo ka ji mor ,ji bedo gi mor, jok moko tiyo gi simbegi mag ong'we yamo e mako pichni,e goyo pichni kata mako video moko. iyudo ka ji bende goyo koko kapamo kendo ka gimor, aeto iyudo ni gik matimore kaeni thothne gin mana weche mag jiwo gik ma ji kata jiwo gik ma oganda ohero timo, kendo jiwo gik ma ji nyalo timo, jiwo mich mag ji nikech ji nigi mich ma opogore opogore to kendo gitiyo kodgi e yore ma opogore opogorew. To ka gitimo kamaendi to ginyalo loso bende omenda koa e tugo magitugo gi eki.

Kaendi wan gi nyithindo mag sikul kendo kaluwore gi nengni magirwako, gichaloni gin e sikul moro manie bwo kanisa moro. To gimabiro e pacha kaneno tijni en gikmoko maketo nyithi sikul kanyakla kaka weche mag lemo, weche mag tuke kata weche mag somo girigi, inyalo yudo ni nyithindo moko oloso group moro magikonyore e weche mag tiegruok, kata inyalo yudo ni koro samoro nitiere poem moro kata kit tugo moro magitemo wacho ka gin kendgi mondo gimaki, aeto koro bang'eno gidhi e piem moro e weche mag tuke ka nitiere. Aeto gimachako biro e pacha kaneno gini, gin ngima ma nyithi sikul odakie, iyudo ka ging'eny to kama ging'enyeni, timbegi bende opogore opogore. Nitiere ma timbegi beyo, nitiere bende matimbegi richo mohero mana goyo jowetegi ka yanyo jowetegi gi gik makamago.

Ei pichani, wan gi mine gi chuwo gi nyathi moro, kendo kama gintiereni chalo klas ma nyithindo some, to kaluwore gi kaka entiere, ng'isoni ok en sa sikul, mang'iso ni nyithindo ni dala. To koro gimatimore kae, en ni jathieth moro kata kweth moro mar kanyakla moro ma jochiw thieth owuok kendo ogo kambi e skul moro mondo omi ochiw chanjo moko ne nyithindo nikech iyudo ka nitiere tuoche moko ma thoro go nyithindo kata mathoro go oganda, ma kaponi ok otim nigi chanjo to ginyalo nyoro ngima nyithindo, ma nyithindo mang'eny bende nyalo wito ngimagi. Koro gima timore kae en ni gitemo mondo gichiw chanjo ne nyithindo ma hikgi dwarore kanyo, mondo ogeng' negi tuoche, gidag e ngima maber, gidag ka gin gi del maonge tuoche nikech del manigi tuoche, iyudo ka nyathi yom yom, pache bende ok ti maber, gi gik mang'eny machal kamago.